Andũ arĩa matarĩ na mbeca nyingĩ mangĩgomerwo nĩ mũrimũ wa HIV, nĩ ũkoragwo ũrĩ mũrigo mũnene mũno harĩ o, tondũ matihotaga gũkinyĩrwo nĩ ndawa iria cia mũrimũ ũcio na rĩrĩa watwĩka wĩna mũrimũ ũcio wa HIV nĩ wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrĩa wega na ũkanyua wega. Kogwo, ũngĩkorwo ũtarĩ na mbeca no ũkore nĩ ũrahinyĩrĩrĩka nginya mĩrĩreinĩ, nĩ ũrahinyĩrĩrĩka nginya mĩonere ya ndawa icio kogwo ũgima waku wa mwĩrĩ ugatwĩka wa gũthiĩ thĩ na ũkahinyĩrĩrĩka mũno. Kogwo, ũngĩnyitĩkana nĩ mũrimũ ũcio na ũkorwo ndũrĩ na mbeca nĩ ũkoragwo wa gũthĩnĩka mũno makĩria, na ti mũrimũ mwega tondũ maita maingĩ ũngĩaga kũnyua ndawa icio wega, ũtwĩkaga wa kũhatĩrĩrĩka na mwĩco mwĩco ũgatwĩka wa kũhurũka. Kogwo, ũcio nĩguo mũrigo mũnene wa mũrimũ wa HIV.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka tondũ ndagikanya ndĩmũcerere nĩ gũthiĩ kwĩ mũnene wakwa ndĩnyihĩtie mũno makĩrĩa na ndũĩke wa kũmwerethera kĩrĩa gĩatũma njererwo ũgũo na ndĩmwĩre nĩ ũndũ kũma na mũhatĩkano wa ngari nyingĩ barabara-inĩ na nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ndũĩke wa gũcererwo kũingĩra wĩra-inĩ na ndĩmũhoe mũhera na ndĩmwĩrĩre ũndũ ta ũcio ndukanahanĩka rĩngĩ na nĩ ndĩkĩnyaga wĩra-inĩ tene kogũo atũĩke wa kũnjĩtĩkĩria ũmũthe tiga nĩ mũhatĩkano ũcio nĩ ingĩkinyire tene kogũo anjigũe na ndĩmwĩrĩre nĩ ndĩũkaga tene.

Wanjiku ũhoro waku, Ngai, ũtũraga kũu, thikũ nyingĩ tũtionanite, niĩ ndirĩ na ũru, no ndĩraruta mawĩra makwa, na ngũkĩte gũkũ thoko gwetha mboga, gwetha nyanya, gwetha indo cia kũruga, tondũ ndĩna ageni mũthenya wa rũcio, nawe nĩkĩ ũreka gũkũ, ooh onawe ũgũkĩte gwetha indo cia kũruga, hĩ ndikwĩrĩgĩte maa, nĩ thikũ nyingĩ no gũkĩhana atĩa, hĩ gũtirĩ na ũru, hĩ ona ũru ndũkwendwo, onaniĩ ndĩokwo ndĩona thayu, na nĩ ndakena mũno gũkuona, kaĩ wacenjirie namba ya thimũ, ooh ndũkĩhe ĩyo njerũ wĩnayo, nĩguo tũgĩthiĩ na mbere na kwaranĩria, na nĩ ndakena mũno nĩgũcemania nawe thutha wa thikũ nyingĩ mũrata wakwa, nĩ tũkwaranĩria, reke ndĩhĩkehĩke, eeh hote wakwĩinũkia indo ici mũciĩ, nĩ tũkwaranĩria, thengiũ.

Ũhoro waku? Niĩ njĩtagwo Njeri na ndĩmũgeni mwena ũyũ na hena cukuru ĩĩ ndĩrerĩrwo ĩĩ ĩmĩena ĩno ĩretwo Gĩthĩga Primary na ngũkũĩhoyaga korwo no ũnyonererie njĩra ĩrĩa ngũgera nĩgũo ndũĩke wa gũkinya cukuru ĩyo nĩgũo nyonane na mwarimũ tondũ he maũndũ ndĩrenda ahingĩrĩe megie mwana wakwa ũrĩa ndĩrenda aingĩre thukuru ĩyo kogũo ngũkwĩhoyaga ũnjerethere ũrĩa ngũthiĩ ndũĩke wa gũkinya cukuru ũcio wa Gĩthĩga prĩmary thengio.

Ciama irĩa itarĩ cia thirikari cingĩteithĩrĩria andũ matũra-inĩ na kũmathomithia ũhoro wĩgiĩ mbeca, ũhũthĩrĩ wa mbeca ,gũkomba mbeca na ũrĩa ũngĩciarithia mbeca nĩgũo aikarĩ a matũra macio magiĩ na ũmenyo nĩgũo ona thirikari ĩhote kũnyitanĩra na ciama icio gũkinyĩra arĩmi arĩa anini nĩgũo mahote kũmenya ũrĩa mangĩona mbeca ũrĩa mangĩnyitana marĩ ikundi itiganĩte maheo ta rũni mahote kwambĩrĩria mawĩra mahote gũkũria maũndũ mao marĩa makwamĩte na njĩra ĩrĩa mangĩhuthĩra nĩ ya gũĩtĩra andũ ithomo makamathomithia makamatarĩrĩa wega ũrĩa mbeca ihũthĩragwo ũrĩa ũngĩciarithania mbeca na ĩyo nĩ njĩra nene ĩrĩa ĩngĩtuma mahote kũgĩa na ũgĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra mbeca irĩa marona mĩtũrĩre-inĩ yao o mũthenya.

ĩĩ nĩ kwega cũcũ, ndire na ũru, ĩĩ ngũthiaga harĩa nduka-inĩ, cũcũ we ũhana atĩa, ooh no wĩnyũmĩtie, nĩ ndakena mũno nĩ gũkuona, ooh ngeithie aciari akwa, ĩĩ nĩ ngũmakinyĩria ngeithi ciaku cũcũ, na ndĩmere ũrĩokwo, na wĩkwo na thayũ.

Ũhoro, njĩtagwo Njeri, na ndutaga wĩra kambuni-inĩ ĩno itũ ya matunda. We witagwo atĩa? O Bita, Oo, we nĩwe mũgeni ũrĩa ũrokire? Nĩndagĩkũnyita ũgeni kambuni-inĩ ĩno itũ, na wĩigue wĩmũciĩ, na nĩ nderetherwo kũrĩa, atĩ nĩwe tũrĩrutithanagia nawe wĩra mwena ũyũ ndĩ. eeh Gĩũke nguonie ũrĩa tũrĩkaga, na ũrĩa tũtwarithagia na mbere ũthondeki wa maguta kĩganda-inĩ gĩkĩ gitũ, na wĩigue wĩĩ, thĩiniĩ mũno, na ndũkagĩe na thĩna, na ũngĩkorwo wĩ na kĩũria o gĩothe, kana thĩna o wothe tũgĩtindĩkana na wĩra ũyũ, no ũnjũrie nĩ ngũgũcokeria.

Ngarama ya gũthĩya mbembe gicigo-inĩ gĩakwa, yo nĩ mbei ya mũrĩmi wathĩ, tũtirahinyĩrĩrĩka, nĩ tũrahota mũndũ gwĩthĩĩra iria cingĩmwĩigana we na bamĩrĩ yake, tũtekũhinyĩrĩrĩka, na tũgakorwo tũgĩthĩĩrwo mbembe ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, mbembe thũrime wega, mbembe ĩraruta mũtu mũtheru, mũtu mwega, na tũgakorwo a agũkenerera mũtu ũcio wa mbembe, twathĩĩrwo gĩcĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa,

Ũkĩ wa gũthondekerwo kĩganda-inĩ, nĩ mwega gũkĩra wakuuma mũgũnda, tondũ wa kĩganda nĩ ũroragwo na njĩra ya ũbacĩrĩri mũno, ũkarorwo ka nĩũkinyanĩrie nginya ikĩro, cia gũkorwo ũkĩrĩo nĩ andũ, ũkĩringithanio no rĩa ũraima mĩgũnda-inĩ, ndũkoragwo wĩ mũcunge, ũthiaga tu ũkaruta mwato-inĩ wa njũkĩ, ũgoka ũkarĩa, no ũrĩa wa kĩganda, nĩ ũgeragĩria mĩtaratara mĩingĩ ũgĩthondeka, na ũgĩcunguo, ũgakorwo ndũrĩ na thegethege thĩiniĩ waguo, kwoguo nĩ ũkĩ mũtheru, ũkĩ mwega, kwoguo wa gũthondekerwo kĩganda nĩ mwega, gũkĩra wa mũgũnda.

Arĩmi a gĩcigo gĩakwa, aingĩ ao nĩ arĩa marĩmaga mbembe, na nĩ matũngagwo nĩmathĩna maingĩ rĩrĩa mekũiga magetha mao, tondũ mbembe ĩno yao, nĩ ĩtuĩkaga ya gũtharĩkĩrwo nĩ mbũca, na mbũca rĩrĩa yatharĩkĩra mbembe icio, nĩ ĩtuĩkaga ya kũmatwara hathara nene mũno, tondũ mbembe icio ciabagia gũbutha, na nyingĩ ciacio igathũka, nĩ ũndũ wa kũgũmĩrwo nĩ mbũca, na ũndũ ũyũ wa mbũca ũngĩagĩrithwo na njĩra ĩmwe, ĩrĩa nĩ kũhũrwo ndawa, ndawa arĩa ĩgiragĩrĩria mbũca kũrĩa mbembe, na ĩgaciũraga kaimana, ĩkoraga ngina matumbĩ ma mbũca, ũndũ ũrĩa atĩ mbembe yaigwo yaigwo makũmbĩ-inĩ ndĩngĩtuĩka ya kũrĩyo nĩ mbũca, na ndĩngĩtuĩka ya gũthũkangio nĩ mbũca, koguo, ũhũri wa ndawa noguo ũngĩagĩrithia magetha ma mũikari wa gĩcigo gĩakwa, kũgirĩrĩria mbembe ciake gũthũkangio.

Warĩkia kwĩyandĩkithia passport nĩ ũkoragwo ũhingũrĩirwo akaunti ya eCitizen na akaunti ĩyo ya eCitizen wĩingĩraga na email yaku, kuogwo kũgerera email rũhonge-inĩ rwa eCitizen kũu nokuo ũngĩmenya harĩa passport yaku ĩkinyĩte, kana nĩ ĩrĩkĩte ũtũmĩrwo email ũthiĩ ũgĩre, tondũ nĩ nyumu kana nĩĩrĩkĩtie gũthondekwo kũgerera mũtambo ũcio wa eCitizen. Noguo ũngĩhota kũrũmĩrĩra ũrĩa mũtaratara wa passport yaku ũrathiĩ na mbere.

Mathĩna marĩa marũmanagĩrĩra na gũkua irio na ndege, nĩ atĩ rĩmwe ndege nĩ ithiaga ikagĩa mĩtino, na ndege rĩrĩa yagĩa mũtino, gũtirĩ kĩndũ gĩtigaraga, na rĩmwe ndege nĩ ithiaga ũguo ikagĩa na mathina rĩera-inĩ, gũgatwĩka atĩ irio icio ciaku citinakinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, kũoguo ũgekora nĩ wathiĩ hathara.

Wĩkũhingũra biacara njerũ, ũthiaga obici cia thirikari ya kauntĩ, ũgathiĩ ũkerethera mũthemba wa biacara ĩrĩa ũrahingũra nao magatwĩka a gũgũtara magakũhe marũa, magakwĩra ũrĩa ũrĩrĩhaga igoti na ũrĩrĩhaga kwa ihinda rĩigana atĩa, ũgacoka ũgateithĩrĩrio kũgata marũa ma gũkorwo ũgĩtwarithia na mbere biacara ĩo yaku, marĩa matuĩkaga makũrutithio thutha wa mwaka thutha wa mwaka, nĩguo ũkahota gũtwarithia na mbere biacara yaku ĩo njerũ.

Victory Farms nĩ mahotaga kũiga thamaki ciao cirĩ njega, tondũ nĩmacikagia fridge -inĩ, nĩguo cikahota gũikara cimenyereirwo, cikahota gũtwarwo kuuma kaũntĩ ĩmwe nginya ĩrĩa ingĩ, koguo ngari iria ikuwa thamaki icio, nĩ ikoragwo ciĩkĩrĩtwo fridge thĩinĩ, kũrĩa thamaki icio irikagio, cigakorwo atĩa citingĩthũkio nĩ rugarĩ wa riowa nanja, cigakorwo ciĩigĩire karugarĩ, kana kaheho karĩa gatumaga cihote kũigĩka kwa ihinda inene, na cikarĩo citarĩ na gathĩna o gothe.